Ka aneno gini to gima kuongo biro e pacha en tich mar pur kata tich ma dho ngere luongo ni agriculture. Nikech iyudo ka ng'ani oting'o jembe to kendo ochako oruako law moro mabende iluongo ni apron maratong'. To kendo ka ineno ochako oruako angolo koro mae wacho ni ma en tich ma itiyo mar pur kendo ng'ani kaka orwakoreni, orwakore ka ng'ama oikore ni tijni. Mokuongo iyudo ka ng'ani ka ing'iye en ng'at ma ngimane ber kendo iyudo ka en ng'ama otegno. Ka wang'iyo yo ma ochung' go, temo wacho ni ng'ani en ng'at ma wacho kata otemo nyiso jok maneno kaka ochung' e picha ni , ni owinjo gikaw jembe kendo giwuog gidhi e puodho nikech osefueny ni puothe egima sani miyoji pesa mang'eny nikech tije tin ei pinywa mar Keny koro iyudo ka ng'ato okawo kendo orwako tich mar purni to ma konye mondo oyud pesa kata ka obedo ni ng'ato ne osomo somo machalo gik moko kata mana kaka udaktari kata kompiuta sayans kata ingineering gik ma opogore opogore, to kodhi e puodho kok oyudo tich to odhi

Kae anyalo neno tinga ma ng'ato obedo eiye, to ng'atni be aneno ka oruako abuog rombe. To ewi tingani aneno gimoro machalo tangi matin. To tangini aneno kagima nitie gima oket eiye. nikech ka ang'iyo piny kanyo to bende anyalo neno ka gima ikiro gimoro. To gini ma en yath maikiro e puodho koro gima timore kae en ni ikiro yath e puodho mondo ogengg' godo samoro kata toche manyalo mako bando mapod tindo tindo gi kendo kikire kamae to konyo kendo geng'o kute machuo bando gi tuoche koro iyudo kamae konyo kitiyo gi tinga kikiro e puodho to iyudo ka kiro puodho mapiyo piyo kendo ikiko mapiyo piyo moloyo ka ne ng'ani tiyo mana gi lwete kendo otiyo mana gi masin ma iketo eng'ech cha to igoyo godo yath e puodho. Koro mae gima nyaka ibed go ka en ni nyaka ibed gi ng'eyo mar kakiriembo tinga mondo kik ibed ni inyalo nyono cham matindo mosechako dongo maber. Machielo bende nyaka ibed gi petrol ei tinganini kendo magi pesa manyaka ibedgo kendo nyaka ibed gi pesa miluongo ni maintenance fee maka tinga okethore to inyalo loso godo.

Ma en tich mar riembo ndege nikech kata ka wanyalo neno e logo ma oketnwa kae iyudo ka ogor ndege kanyo to kendo ondike KCAA. Koro mae iyudo ka en gima nyiso riwruok moro ma ochung' ne rito aluora mar kuma ndege ringe kata kuma ndege piye. Koro iyudo ni jok matiyo kuondgi ok ochuno ni nyaka gibed ni gin jok mong'e riembo ndege to gin jok ma osomo gik madhi gi management kata gik madhi gi rito weche mopogore opogore. Tiyudo bende kae be nyaka jok machalo pilot jok mariembo ndeke gi bende gi achiel kuomgi e yie ka. Nikech ndege en gima dwaro arita mang'eny nikech ene gima ringo kuma ok onyon gimoro amora. Ma ka okethore gi ewi malo kono to en gima nya gore piny mahiny ngima ji. Koro magi e gik momiyo iloso riwruoge makamagi mang'iyo ber mar wuoth e yamo. Koro iyudo ndege en gima ji mang'eny gombo idho. To koro iyudo ni ok oyot mondo iyud thuolo no nikech pesa ma i idhogodo ndege en pesa mang'eny ahinya. Tokendo iyudo mana jok man gi pesa go ema nyalo yudo thuolo mar idho ndege.

Mae en chiro kendo iyudo kaji obedo gi mwandugi magiuso, ng'ato ka ng'ato obedo mana ebath mare korito customer mondo obi ousne. Iyudo kata mana seche moko ng'ato obiro kae mondo ousi iyud kata mana pesa motero godo nyathine e sikul, moko be iyudo ka obiro mana manyo pesa maginyalo chiemo godo eot. To kendo kineno kae, ineno ka nitiere dani moro mobedo ka kendo ochalo ng'ama temo luongo customer kata ohombo customer mondo obi mondo onyiep kuome. Kendo ineno ka giuso gik mabeyo kae ahinya. Giuso gik machalo maembe machunga gik ma olembe mabeyo ma ka ng'ato ochamo to koyo ngima dhano. Koro ma kendo ichako iyudo ka ji wuotho, jok moko be wuotho mana kang'iyo mbele kendo ok ging'i bathgi nikech kaen kuma odich to be iyudo ka kae be en kuma nyalo luongo ni stej kuma geche chung'ie nikech iyudo ka geche geche bende opangore ka. Gechegi kawo ji ma opogore opogore kagolo kumoro achiel ka tero kuma chielo. Kuma ok inyal chope gi tiendi kendo kata iyudo ka jok moko be oting'o bege gin jok madhi e wudhe maboyo boyo. Dani ni bende waneno boksi kae mane oting'o go gigene gi esa mane okelogi e chiro kae.

Kae nyalo bedo ni nitiere jatelo moro ma wuotho. Kendo inyise kae kaka chalo. Nikech king'iyo tineno ka nitiere ng'at moro ma odong' chieng' morwako angolo to kendo en ok ochal ja Kenya. Ochalo jaa bandu kata jo pinje ma oko oko go. Koro iyudo ka ji opong'o kae. Kendo mando e kende gima ji timo ka. Nikech mae chalo boma maduong'. Nikech king'iyo tinyalo neno ni kae en kumiuse gik machalo simbe. Gik machalo thum. Gik mopogore opogore nikech king'iyo tineno tag kata logo mag gik machalo Tekno, SamSung, Sony gi gik mopogore opogore. To be ineno anena ka ji mang'eny odich. Kendo iyudo ka ng'ato ka ng'ato odich mana ka dhi e tijene. Iyudo jok moko be ochung' e bath ndara. Kendo gichalo ni ging'iyo ni to magi ng'awa gini mawuothe chuny ndara kae. Koro iyudo ka jogi samoro gin jok mobiro kata mobiro mana timo tich moro. Kendo inya neno mon moko bende korwako gik ma wanyaluongo ni uniform. Yani gik machalre manyiso ni be kendo kaka girwakore gichalo jok man wanyawacho ni okete e sector mar arita kwe. Nikech kak girawkre no gichalo jok momi tich gi sirkal mar kelo kwe e aluora kendo but ji manitiere kanyo.

Tich mar pith en tich ma osebed kitimo e gweng'wa kuom higni mang'eny. Kendo iyudo ka tijni en tich ma ji osebedo ka timo kendo giyudo go pesa mang'eny kendo iyudo ka jok moko odak adaka ni tijni emak gitiomo to ma ema gima pidhogi kendo gitero go nyaka nyithindo e sikul. Koro iyudo ka nitiere jok ma gin gipidho dhok ma gin gikaw gi akawa ga gokinyi to gidhi gitweyogi to kochopo sa abiryo to gidhi gikaw gi giterogi kulo gidhi modho. Kagisemodho to kendo gichak giduoko gi gitueyo gi kuma nigi lum to gi chiachgi chiemo achiema maber kamano kendo nyaka ang' odhiambo ekaw gi iduoko gi e ot. To nitie bende jok moko miyudo ka kwayo chiayo. Kochopo okinyi to igonyogi tidhi kwayo gi. Kendo iyudo ka wan jok ma ya e tie nam idhi tikwayo gi kata mana kuond maboyo gi nam. Mondo kochopo sa abiryo cha tiyudo ka dhogi ong'eyo ang'eya. Kendo giringo aringa ka gidhi nam. Kendo ka giwuok kanyo kendo idhi ichako ikwayo gi nyaka ang' gimoro ka dhi midhiambo midhiambo ka ma kendo ekoki kaw gi iterogi e ot. Jomoko be koro iyudo ko kaw gi toketo gi mana e ot to ng'iew ne gichiemo. Nitie udi moger ne gi ting'iew negi chiemo tikelo negi ka. Kendo iyudo ka magi tokendo bedoga ma gi ngima maber kendo magi kelo ga pesa mang'eny kendo ohala mang'eny.

Dhok madongo dongo kendo ma ngima gi ber e picha ni kelo mor ahinya. Kendo ineno kata ka wuongi ochung' ka en ja sunga kendo ineno ka en gi sunga moro eyie nikech oneno gik ma osetimo. Bende kineni kae be lum otiap ka maber kendo lum ochiek ka maber ma dhogi chamo. Kendo kata ka waneno ka dhoki yi gi opong' opong' kama to en mana nikech lum nineno ka nie aluora gi. Machielo bende inyalo neno kaka ochiel kae maber. Ne anea kaka gweng' ni ochiel maber kendo kae kuma dhiang' ok nyal wuok kata ni dhi e puoth ng'ato. Bende dhiang' ok nyal wuok kata ni ketho gige ji. Kendo mae en gima ber. Nikech sama koro iketo gi kamano to ionge koko gi joweteni kata koko gi anyuola ni seche moko kata dhok owuok odhi ochamo puoth ng'ato koro ulweroru ulweroru. Machielo be anyaneno ot moro majaber kae. Kendo od no ahinya ahinya inyayudo ni en mana od wuon dhok mochung' e kind dhok gi. Kendo en ot majaber makata ka nitiere yamo mabiro kata koth biro to ng'ani wuok awuoka to dhi kendo dak e yi odeno. Kendo king'iyo ka aluora ni en aluora maber inyaneno gode. Gode gi gin chwech nyasaye makendo kneno kama tiwinjo awinja ka chunyi mor. Yiende be ineno kae kendo yiende gi gin gik maywayo koth kendo magi keto gweng' ni neno maber kendo gik makelo mor e chuny dhano.

Picha ni opog nya diriyo. Kendo kineno konchiel iyudo ka nitiere ng'at mochung' kendo owuoyo. To en jatelo matiyo e riwruok mar EPPRA. To king'iyo konchiel bende inyalo neno ka ji ochung' mang'eny e sitesen migoye fuel kata e fuel station. Ma ji iyudo ka apikni opangore geche be opangore. Koro ka wanyang'iyo kuma ji ong'enye ahinya ni wanya wacho ni nyalobedo gik ma omiyo ma timore. Mokuongo ji nyabedo ni opong'o ka nikech ka en mana siteson migoye e fuel achiel kende. Kendo iyudo ka ji opong' kendo ma kaw thuolo mang'eny makata ka ng'ato ne dwa dhiye wuoth to ok onyal dhie e wuoth mapiyo piyo nikech chune ni nyak ongi kaka orito kanya ma jogo te go fuel. Kokamano bi inya yudo ni samoro gine ma gi go fuel maber ma ji ohere e gimomiyo ji opong'o kanyo. To koro kwang'iyo ng'ama wuoyo ni bende enbe owuoyo mana kaluwore gi wach ni kendo onyabedo ni ogolo wach mondo sirkal ong'i kaka konyo mar keto stesende mang'eny minya goye fuel mondo kik ji obed ni dhugore kumoro achiel gima ketho sa mang'eny.

Aneno kae polise kata jok ma wanyaluongo ni afisa mopogore opogore. To kendo wanyalo wacho ni gin polise marito nam nikech e Kenya ka polise marwako lewni ma rochere gin ga polise marito nam. Kende kaka gichung' ineno ka gichung' ka gimiyo luor jatelo moro kata kokamano gimiyo luor kata mana bandera moro ming'aw. Kendo iyudo kaka gichung' no gichung' ma ok gindekni kata matin. Kendo ineno ka gin jok ma wenge gi ok ong'iyo mbele mok gidwar wach moro amora. Koro iyudo ka jogi gin jok mowuok kendo gin jok mowuok mondo odhaw ne piny Kenya kendo orit aluora mar piny Kenya. Kendo ma gima kelo mor ahinya nikech e sama waneno jogi kochung' kaeni to mae kelo mor e chunywa nikech wan gin adier mar aritawa. Kendo wan gi adier ni onge ng'ama nya donjo ka jogi nitie. Kendo iyudo ka jogi kata kaka girwakore en gima bende nya kelo mor e chunyi. Kineno uniform gino kaka jaber. Kochakore e ogudu ma orwako kendo kobiro piny nyaka e sharti morwako marachar. Kendo kidhi nyaka piny nyaka e wuoche gi gi long' gin gik mabeyo ma kineno tiwinjo ka kelo mor e chunyi. Geche be ochung' ka mabeyo beyo.

Ka aneno kae gima biro e pacha en achiel. Ni, kuom ndalo mang'eny piny wa mar Kenya osemedore kendo wach ni kaka dongruok osebedo e piny Kenya en gimowinjo bed ni ji goyo kongole maduong' kendo chiwo kongole maduong' ne sirikende mosebedo ka tiyo e Kenya ka. Nikech king'iyo ute gi magi ute mokaw pes madongo dongo ma wanyaluongo mana billion gi wiye. Nikech kata king'iyo kae en kuma jaber to koro kata kiyudo koger ute gi ka maber kama tiyudo ka pod giparo ni nitie chwech lwet nyasaye mabeyo makonyo nikech koro iyudo ka okaw bende yiende opidh e chuny ndara. To yiende gi kata kineno gi kanopidhgi kae negiparo maber ni yiende gi dhi konyo. Nikech ineno geche go ochung e tipo koro nikech yiende mopidh e chuny ndara go. Tokata bende kingiyo aluora iyudo ka magi gin ofise madongo dongo. Ofise gi gin ofise ma ji dhi to kodo kata wanya wacho ni gi rent gi gi dho ngere. Gi rent ofise gi mondo gitime tich gi kendo magi kelo pesa ne piny wa mar Kenya. Be kata king'iyo ndara ni iyudo ka ndara geche oket oket e bath ndara kendo ndara ler ma ng'ato nya wuothe awuotha maber. Koro magi gik mabeyo makineno kama ti appreciate.